Kindũ gĩkĩ gĩtagwo gĩtheri na nĩ kĩhũthĩkaga ta kũrĩa na nĩ kĩnyihagia ngarama ya mũrugĩre tondũ no gũtukania mboco na mbembe ũgacoka ũgekĩra maĩ no kũigĩrĩra riko kĩhĩe. Na no ũrĩe ũguo kana wongerere kĩrĩa ũngĩenda ta mboco waru kana o kĩrĩa ũngĩenda. Ningĩ tũngĩkinya nĩ mambura no kĩhũthĩkaga ta kũnyihia ngarama ya mũrugĩre tondũ gĩtioyaga mahinda maingĩ, no ningĩ gĩtibataraga andũ ingĩ a kũruga, na ningĩ no kĩrĩ hũni. Na no kĩrĩo nĩ andũ aingĩ kũringana na andũ ũrĩ mokĩte no kĩigane kũmacabu, kũmagayania tondũ ona gĩtikĩrĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩka. No gwĩkĩra na ningĩ ona gĩtigũbatara andũ acio aingĩ a gũtinda makĩruga kana kĩĩ kana kĩĩ. No gwĩkĩra kana o kĩahĩa no ũmekĩrĩre ũguo kana wongerere o kĩrĩa kana o tũnyamũ tũnini twa gũkĩingaingĩhia.